No ngũre gĩthaka kĩa ũrĩmi. ĩtũmi, ũrĩmi nĩguo ũnyihinyihi wa bũrũri ũyũ witũ. Gũtarĩ na indo cia kũrĩa, nĩ twahũta, na nĩ ũrĩ mbeca, bata nĩ gũbanga mũgũnda waku wega na ũgatuĩka wakuumia irio nyingĩ. Na ũngĩgĩkorwo nĩ mũnene, gĩthaka kĩu nĩ kĩnene, o na no ũkĩenyũre handũ wake, ũrimage ũrĩ o kũu, nĩkĩo niĩ ingĩgũra gĩthaka.

Nĩgũthũkia ratiri mathũkagia ya gũthima. Makamĩthoga nĩgetha kiro ithiĩ iria itagĩrĩire ngũnia-inĩ, kana ona kũgũra na kĩrĩa, na mĩkebe, makamĩhũrahũra, ĩrĩa ya mabati nĩgetha ĩkue mbembe nini kũrĩ ũrĩa ciagĩrĩire. Rĩu thirikari no ĩingĩrĩire ũhoro úcio, ya kanjũ, nigetha matigagĩrĩre arĩmi nĩ mona, agũri nĩmona kĩhoto kĩao. Tondũ nĩtũhinyirĩirio ma nĩũndũ wa maũndũ mau ma gũkinyagia indo itarĩ, magũthimaga indo itarĩ nginyu, na tũkarakara mũno.

Ĩyo akaũnti ya kũhonokia mbeca, mũrĩmi noĩmũteithie tondũ noaige kahinda kaigana ona, tuge ta mĩeri ĩtatũ, kana ĩtandatũ, oakĩigaga etekũruta. Koguo mbeca icio akĩruta nĩikamũteithia handũ. No ici cia kũruta, cia kũiga akaruta orĩrĩa enda, itingĩmũteithia tondũ arĩhũthĩraga tondũ ena mbeca, rĩrĩ rĩngĩ akona ndarĩ na kĩndũ. No harĩa aigire cia kũigithia atarĩ na kũruta, nĩ ikamũteithia.

Wa mbere nĩ kũhũra thimũ o karĩa gũothe ũngĩenda, kana nĩ bũrũri wa nja, ka nĩkũ, Safaricom nĩ ĩheanĩte ũtungata ũcio na njĩra ya mwanya. Wa kerĩ nĩ kũigithia mbeca kwa MPESA, M-Shwari. No wũige kwa M-Shwari na ũ fix mbeca ciaku kũu, ũkaaruta rĩrĩa ũkwenda na igatuĩka cia gũgũteithia. Wa gatatũ nĩ data. No ũgũre data, ũkaaria na internet, online, nĩ ĩheanĩte ũtungata ũcio, na maũndũ mangĩ maingĩ.

Makoragwo mena wendo wa kũgũra indo icio, rĩngĩ makĩrora thogoro nĩguo marahutahutia indo icio, magĩ magĩ makĩroraga ũtiganu wa kĩndũ na kĩrĩa kĩngĩ, kwoguo magathiĩ makĩhutahutagia, na rĩngĩ makagũra mũico mũico kana makaga o kũgũra no nĩmamenya thogora wa kĩndũ kĩu ũrĩa kĩrendio.

Yonanagĩa ũrũmwe wa andũ acio, rĩrĩa manyita keki ĩyo mamĩtinie marĩothe marĩanĩre, kũrĩyanĩra nĩ njĩra ĩmwe ya kuonania andũ acio nĩ meendaine, kana hihi nĩ marahĩtanĩtie, makarĩyanĩre, makonania wendo nĩ wacoka, gatagatĩ kao, kũgerera kũrĩyanĩra keki ĩyo.